En iryeu komiten pilipilik che kakinde kiretisiek, ako pilipilichu ko terter, mi pilipilik che nyalilen ak pilipilik che piriren, ko pilipilik che achome en yu, ko chu echen chemi kretit ne nyalil, choton kekuren pilipili hoho, pilipilichu ko mangwonen, akoyae amitwogik kwanyinyekitun, kikorongonen amitwogik, kotese anyinyindab amitwogik

Tuguk cheakere en yu akere mbaret neo nebo ngwek chenootin ko cabbage ako akere chito nenoko beek cabbage ko tukuk chemile biik en yu ko cabbage ichu cabbage ichu kokorurio en chong'indo ako cabbage ichu ko kororon kot missing konyolilen iboiboite konyek.

Koroi ko olbarishek ak ko olbarishek ko kikobunchi komonut en kokwenyun, olbarishek keboishen keiben tukuk chenyikisen, kitorto koibe tukuk chekamakomuche koib chito, kou en tekset keiboten tukuk cheu simitit, cheuu koiwek, cheuu muchang'ek, kitortoen olbarishe chutet.

Bokomonut koroi en biikab kokwenyun amun ireyu komuche kwaketen kiakikyok, kiakik kwoketos en olebaraa kobiyongdos icheket, koyebiyo kiakik kimuche kekei anan keeny koik bendo, aketen kora kechirek anan ko ng'ororek anan ko sikirok, ireyu kobaraa omuchebkwaket tukaa chechang sabart akeng'e.

Kit neabwote inoker boisioni kominsetab ngwek chenootin ko sukukma, inonomiyon kotemindet nekamin ngwechon oripripe ngwek oo akere ale kororon ngwek kokokinde suswek sikokonor beek ngwek en ng'weny ana simoyom ng'weny ng'wendet sikoe beek ngwek kokake.

Koroi ko sekemiat, ko sekemiat tii kochobe kumik, kumik imuch kochob en kebenoshek. Komii chuu nyokitilile ak kiam koroi Koraa ko ngekal ko suse bik bokoken kotet ak komwei.

Bokomonut keyai boisioni amun inyumnyume minetan ngwek en chong'indo keboisien poipusiek chetuten en yon akere temindet nekamin ngwek chekikuren spinach imuch kokamakomoche kominji mbar anan mara kokamotindoo mbaret koboisioni kokotoret inendet nekotominjin mbar motoree kora napas neo ochang ngwek.

En kasarta ko kikowalak boisioni, keny ii ko kikiyokoti tuga anan kiyagik en koratinwek anan kiwanjosiek ak timdo ne won, ko en inguni ko kokeker tuchutet en zero grazing, asikeboe ak kekee en yotet ako momondoi icheket, ako kora kokobois kiit ne kekuren artificial insemination ne kimokomiten en keny.

Yuu ko mbaret ak komii chito netemishe en imbaraniton, iretoo beek en imbar, tukuk chemilebik en yuu ko mbaraniton kowoo ak ko kararan ng'ung'unyat ak ko kakikerer bereisishek.

En kasartab ureriet ii, ko tukuk che yoe lagok sikoboiboekitun en kasarwek che chang ii, ko ne tai kopire mpiretab keldo, sindonikei icheket, ko kiit ake, korwoe si kosindankei sikeswa neindoi ak ne letu, ko yan kabur, kaburoni ko yoe lagok koboiboekitun ii ak kobur kibakenge ak kopchei ngomnotet ii ak konoiyo.

En taonishek cheechen ko tuguk chemuche koyat piik ko cheuchu. Alak koaldaishe aldai tuguuk cheterter ngo ngoroik alan ko amitwokik akotuguuk alak tugul cheterter ko biik alak koale tuguchutee alik alei tuguuk cheterter koalak kopuone taon asikonyor toreteosiek chemiten ofisisiek chemi town, ko biik alak komenyei town yutet en town komi korik chekikitech komi biik chemenyei town ko alak kopure koemi en town mi cheemate.